Picha ni nikod jogo ma iluongo ni County commissioner, ka achiel kod jalup ne, ka oting'o ndai mar kwe. Ji mobedo e tent kata raum ni gin jogo moyuoro e nyasi mar holiday ma nyiso kaka kwe nitiere. Jogi gin jok makelo arita kendo gin kod nengo e ngima dhano nikech kwe e ma kelo dongruok kamoramora.

Mae en puodho ma ochung' e wi pii, ma idendo kod dho ngere ni hydroponics. Gige tich madwarore ka gin odundu mar pii maler, pii bende maler manyalo tiyo kuom cham ma opidh ka e gi. Kendo gidwaro gigo miluongo ni rotuba kata gigo maketo lowo bedo mamiyo. Koro gigi dwarore ahinya e ka tijni nyalo dhi mbele. Aeto bende mogik, jalno ma jalony man kod ng'eyo ahinya e weche mag tiyo kod pii ka achiel kod gik mantiere ka gi kuom loso chiemo kokalo kuom matunda mopidhie gi.